Chiemoni en ringo. To kaka inyalo lose, en ni ibiro chako gi chwake. Jok moko ohero chwake gi chumbi mondo mi ogol pige mang'eny ma ne iyeka. To jok moko bende chwake achwaka kamano. Koro ibiro chwake ma obed mayom mano bang' kise luoke, ming'ade matindo tindo. Aeto inyalo kawo sufria machielo, ting'ade kitungu, tiwang'egi mo ma olokre ma rabuor. Ka oselokore marabuor, tibiro kawo nyanya ni moko ariyo, adek maniseng'ado, kal biro tiyo ginyanya kaluwore gi ringo main godo. Ka in gi kilo achiel, ka in gi kilo ariyo koro kamano kamano. Aeto ibiro ng'ado nyany, ibiro keto nyanya ni ka, aeto iumo sufria ni no, imiye kinde moro mondo onyosore godo. Ka nyanya go osenyosore, tibiro rudo kanyakla gi kitungu ka, aeto ibiro olo ringo ka e iye kanyo. Kise olo, tibiro keto chumbi, aeto ibiro weyo ochwakre godo matin. Bang'e no, kidwaro mar kado, tibiro olo kado. Ibiro mede pi kar midwaro, kidwaro mang'eny, kata.

Ka endi, wan kod oganda moko ma jo kabila moro onyalo bedo ni ,rwakruokneni nyiso ni onyalo bedo ni en owuok e kabila moro kaka maasai gi gik makamago. Koro gima kamae, anyalo wacho ni ng'ato rwakore kaluwore gi kama oyae kata kaluwore gi kitgi gi timbegi. Aito gimachielo, iyudo ni ng'ato ka ng'ato rwakore kaluwore gi nyasi modhiye .Nikech iyudo ka samoro ka poni en nyasi ,nyasi modhiye en mar dhialo kitgi gi timbegi, tibro yudo ni obro rwakore , obro rwako gige manyiso kama giyae gi gik ma gihero timo. Kopogore gi mano, iyudo ni mondo mi ibed ng'at ma ong'ere, nyaka ibed ng'at ma, nyaka ibed ng'at makonyo jii kata ng'at matimone jii gimoro ma konyogi e kit ngimagi. Nikech kaluwore gi kaka aneno pichani, jal ma orwako lewni, ma sukni ma ok chal gi jowetene, iyudo ka en jal moro ma ji ohero kendo ochalo ni en jatelo moro ma oher ahinya e alworagi.